Kokalo kuom teknolojia, japuonj yudo kinde mar mondo mi omany gimoro e mbui kendo mae miyo obedo gi ng'eyo mararieya kokonyo nyithindo. Kendo bende ma miyo obedo gi mijing'o niwach ong'e ni gima opuonjo ber moloyo. Nyithindo bende ng'eyo malong'o kendo dwaro margi medo medore kagimor gi japuonj gi japuonj kendo gimor gi gima ni puonjogi mar mondo gimed ng'eyo malong'o. Kendo king'iyo malong'o, to teknolojia manyasani osemiyo nyihindo mang'eny ohero jopuonjgi kendo somo margi obedo makare moloyo. Ma osemiyo gikalo eyore mang'eny, kendo ma bende osemiyo nyithindogi oyudo gino mane gidwaro kata gigo mane tek moloyo obedo nigi mayotie moloyo kokalo kuom wach mar mbui, kendo manyo gik moko maginyalo somo e mbui.

Kama antie an gadiera gi bengi makenoe nimar an gi yie bende an gadiera kode nimar saa asaya madware omendana, tadhi tagolo kendo ayudo. Bende omenda duto te ma ase keto ang'eni giko mar kinde moro, nitiere moro ma balang' ma omedna kendo dhi miyo pesanacha bedo mang'eny moloyo. Bende gima ang'eyo ni kokalo kuom hola mag bengi, nitiere hola moro minyalo miya kasebedo ka akeno kodgi gadiera. Bende kasebedo kakeno kodgi eyo magidwaro. To omendani komiya, nyalo miyo alo dije maga mane omaka matek kata manothung'a ma achop gimoro, ma alo bende gino machandae moloyo. Bende bengi kokalo kuom bengi makenoe, onyalo miya hola moro mokonya eweche modiya malich kaka chulo skul chulo pes skul manodiya matekie moloyo.

Migepe duto mag sirkal oseng'eyo malong'o nonego gichung' ne arita mar Kenya. Bende migao mokwongo en police mar pacho ka. Oo obila mar pacho ka nenoni ntiere arita makare, kwom mako jogo mokdhi madhi ataro gi dwaro mar mar chike moseketi. Bende migao marario en court mar piny Kenya. E court ma piny Kenya, ka ng'ato nyalo timo makosa to gikao ondam mageria moloyo, mana kaluworegi chike mosektie mondo mii otelne jokenya mana kak idwarogi to ng'ato modhi ataro mare tim itimone gino mowinjore. Bende migao maradek en weche mochung'ne ohala, mosemio, bende moseketo kare ni weche mag ohala odhi maber kendo usogi bende odhi makare maonge ng'atno mochocho wadgi kata moketho gir ng'at moramora. Magi duto tee osemio ohala odhi maber, weche ndara odhi maber, newach wan gobila moko machung' e ndara, mang'io ni weche mag ndara bende odhi maber kendo weche mag yudo hinyrwuok e ndara bende odok chie.

Ute thieth, osechiwo puonj mopogore opogore momiyo dhano ng'eyogi omedo lony mang'eny. Bende mae osekonyo ji, kokalo kuom ute thieth gi mondo omi ong'e gino madino ohinyo ngimagi. Ute thieth bende osechiwo thieth manono, ne jogo ma ok e nyal kata jogo bende ma anyalo mar ng'iso ni ji tee romre kendo thieth bende inyalo mi ji tee. Ma osemiyo migawo mar thieth obedo mondisore, kendo ma be osemiyo migawo mar thieth omiyo ngima omedore kendo dhano winjo maberie moloyo kokalo kuom alworawa. Ute thieth gi bende oseyudo kinde mar mondo omi gichiw pimo mopogore opogore, kaka weche mag kaeraera, weche mag okimi weche mopogore opogore kendo dhano osebedo gi ng'eyo matutye moloyo mar wechegi manyalo ketho kit kaka ngimawa dhi maber kata kaka wabedo wabedo mondo omi wadagie e ngima moro maber. Ma bende osemiyo dhano oyudo kinde, mag ng'eyo tuoche machandogi kendo mang'eyo ni ma e yath monego atigodo mondo omi aber chal mar ngimana.

Pile kapile weche chopo mopogore opogore. E piny mar siasa weche biro kaluwore ni ntiere jogo madonjo, bende ntiere jogo mawuok. Dhano ntiere madwaro kombe manyien, bende moko wuok. King'io kokalo kuom migao mopogore opogore kaka weche mag lendo, weche mag thieth, wech mag ndara, weche mag omeda, nitiere ma siasa ka mang'io ni sirikal matio otio gomenda nade, to weche mag thieth dhi nade, to bende ichulo jotich mag piny, bende weche medore. Kata king'io mag somo jii wuoyo mopogore oopogore. Sirikal onegokel ma, to ma onego donji, to sirkal yudo paro manyien, newach seche maing'ise wechegi to paro bende medore, kendo obedo gi mojing'o kowachoni kata iga mabiro kachaka chung' to wechegi dhi bedo makare. E piny mar siasa ka, nitiere jogo josiasa wetegi mabende goyogi koni gi koni newach kombe magin tiere. mar siasaka, weche otwere.